ore teniyieu niyaku oltungani olterekeny ampaka enkang ino naa inkeek uni omiya tano, naa ore sii tiniyieu nintisidan enkare ino metaa kewokoi, naa keetae ilkeek oshi loishori temusaada, niche oshi kindumiya apik atua inare pee kitum atook.

Etii likai kekun te ng'ewarie naajoki mamalai paayier endaa, nainyal etu apa aiken ina asuku esidai e shumbi najo abukoki shumbi nchi nebukokino shumbi pookin naajoki naajoki ninye, ore tee eninko amu iyiolo ena daa iyie openy nanya ena daa. Ore piindip ainosa niisuj ina moti niing'il ayiaraki iyiiok enkae.

Ore ewoi netaana oleng pepoi arie enkare tidiakop enkop ang',naa ewoi neji meru tosinya, ninye nataana naa aimisini ake pibaya enaa tikit, nilak mia tatu hamsini pitumoki ataara inaare, na kifaa naa piata intokiting inonok nigira inkilani nonok ninchop pitumoki atarie inaare. Meeta duo entoki nayieuni oleng, impisai ake nidim atalakie, otikit ino nidim atushukore onilotunye.

Ore tenkop aang na keyae enkanyit ana entoki emaana oleng ore nye entasat mipang nye boo miata eleso eboo teneti irpayiani mimdim atooliki orpayian lino mindim entasat atiaki orpayian maidim ataasa ena orpayian elukunya nemeidim nejoki orpayianbmetaasa ena na ninye ake ias entasat nimidim atooliki ore si nkilani naishop ntasati anaa kulo karash mifaa pilep oleng kifaa paa tidialo nkunh etii pitadolu enkanyit ore pelitu tesiai kifaa pindipa duo atipika enkare nairowua nisujare etii iragita ake tinewueji nindipa atipitkaki endaa niyer niik tinewueji metaa tenelotu kitaubake nkilani enyenak nelo aisuja na iyie olaaki enkare orbafubamu mifaa ninye penap enkare ore pidip aisujai entasat nalo ashuku leo tokitin pookin naisujare.